En poishet nepo temishet komiten kariik che kepaishen olan kiteme anan king'oli mbarenik, Agenge en karichoton kimakchingei en temishet ko miten mkombaik che ketemishen chepo eut ak komiten cgepo eiik. En poishet nepo temindet komiten amune sikopoisheen aaroit yan king'ole mbaret. Angepaishen aroit kotareti kotuch komye ng'ung'unyat missing' ko ng'ung'unyek che uen anan ko tinytinyek. Ko tareti kotuch. Poishetap aroit kora koyae poishet nepo temishet kokararanit ak kopambanit ng'ug'unyat ne karon kakimin minutik kopwane komye amu mamitetn tinytinyek chee teren anan mugukik.

En boisiet nebo temisiet anan kabatisiet ko agoegoe angeboisien mashinit keminsen nekata kisirei bik boisyet nebo moshinit ko Kararan amun chokyin boisyet mashinit kosir bik ak koyoe boisiet kora neo kosir nekata yae bik angeboisien kora mashinit ko yoe kochulak kasit ago mou non kotoyoe bik kiboisien saisiek Che tuten olon kiboisien moshinit ko angesir bik koibe kasarta negoi ak komache rabisiek chechang Che kilipanen bik ko angeboisien mashinit ko ibe kasarta nekiten ak yoe kasiit neo kora kora ko Kararan ngeboisien mashinit amun olon kikerere lainisiek kondoi lain

En boisiet nebo temisiet anan kabatisiet ko miten ortinwek Che kisuldaen noton en temik Oleo ko boisien icheget mokomboik en boisiet nebo temisienywa ko temik Che echen ko boisien mashinisiek amun echen kot mbarenikwak miten kararinwek angeboisien mashinit keminsen kosir bik angeboisien mashinit ii ko yoe boisiet neo kosir non koto yoe bik Che kakisir kararan angeboisien mashinit amun ii indoi lain mbaret ak ko tue ngungunyek en mbar mising ko mbaret netam ketemen eut kararan angeboisien mashinit kora amun ibe ne nwach kosir kasarta neibe bik chon kakisir ago chokyin kora boisiet mashinit

Asiko suldaen temik anan kopotik kapotishet nywan komiten mashinishek che toreti ichek en imbarenik chwan akenge eng mashinishek chuton ko terekta nekiboten mbarenik ak kora kekereren lainishek chebo minutik en imbar kararan yon itindoi chii terekta neng'ung'et amun iboishen ibiten imbaret ng'ung' en kasarta nekamach ako inyendet neamuani ile imoche ketemda ano imbarengung ako ikochini ripset neune terekta en noto ko terekta nebo chito komiten kewelinwek amun anikomboan komochei chito olon kaitwoen kewekta terekta inoton ko yon itinye terektait ningunget koimuchkobur eng kasarta ake tugul en imbarengung

Asi kosuldaen temik boisienywa nebo kabatisiet ko miten karik ak mashinisiek Che toreti ichek kosuldaen kabatisienywa agenge en mashinisiek choton kou mokomboik chebo eut ii ak komiten mokomboik chebo eik en moshinit nebo terekta ko Kararan ango tindo temindet terekta inyin kosir nekikombwoni asi ikobwan terekta ko nyolu itindoi rabisiek Che miten barak mising ko aniboisien terekta nengunget ko Kararan iboisien kou Ole imoktoi iyoen boisiet en kasar age tugul ne imache ko terekta nekikombwoni olon ko tar kewektoi asi icheng kora en kasarta non imoche kobatun mbaret

Miten kelchonoik chebit angeboisien kiptang'asinik koik maat anan kilalen maat en mbarenikyok, akenge en kelchinet ne bo kiptang'asiat komokyole amun bitunotin en kiagik chekiboe en gaa cheu tuka ,kiptang'asinik kora koibu burkeiyet missing ko en komoswek chekoitit ak kararan kora boisietab kiptang'asinik imuch keboisien kechoben amitwokik nekata kichoben maat anan kwenik chebo makaa, boisiet ne bo kptang'asinik kotinye kelchin amun mokyole ak makat kityok en temindet koker kityo kole kacheng'at kiptang'asinik en komoswek chekiboen kiagik anan olerue kiagik akopo koip en yoton akoboisien kolalen maat.

Asi kosuldae kobotik kobotishet ng'wan komiten mashinishek che makchinkee icheket koboisie en mbarenik kwa akenge eng mashinishek choton ko cheu terekta ak en biik alak koimuch koboisien pumbishek anan ko bombishek boishet nebo mashinishek chuton cheu terekta ko kiko nyumnyum boishet nebo kobotishet amun chokchin boishet ne katayae biik boishet ap mashinishek ko kikotoret kobotik oleo kosuldaen kobotishet nywan miten anyun oratinwek chenyalu keboishe asikobit kerip mashinishek chuto cheuu tarakta konyolu keker kele tilil anan miten komie komoswek chebo tarakta ko en mashinishek alak cheu pumbit konyolu kiun olon kaketare boishet akekonor.

Olon tesen tai kabotik boishenyui nebo kabatishet komiten bongonutikab kibagenge cheyoe kole koker kole kanyor temik mashinishek chebo mbarenikwak kibakengeishe chuto ko toreti temik koker kole kaolji icheget mashinishek cheboishen en imbarenikwak agenge en mashinishek chuton komiten kou boishen anan bambishek chekiboishen kebiten minutik ak komiten kora mashinishek alak chekekesen minutik ak mashinishek alak ko chekiboishen ketemen mbarenik cheu terekta ko bongonutik chuton bo kipagenge kotoreti kabotik koker kole kanyor icheget mashinishek cheboishen en imbarenikwak asikosuldae boishenywai nebo kabatishet

Asiaker ale kasuldaen komie boisienyun ne bo kabatisiet miten ortinwek ak arorutik chekiatet ak aker ale nyolu asup asikobit asulde en boisienyun ne bo kabatisiet, miten karik ak mashinishek cheamkokyini ge aboisien en mbarenyun asikobit akere ale kaisulda komie kabatisienyun en boisiet ne ayoe ko nebo baetab kiagik komiten mashinishek chekekeen cheko, ko andowe kora komosta nebo baetab ng'okenik komiten mashinit nekikenye arek, ko en chebo temisiet ne bo mbar komiten mashinishek cheketemen mbar cheu terekta ko kora en chebo bishet komii bumbishek chekeboisien kebiten minutik ,ak komiten mashinishek chekekesen minutik kora.

En baishet Nebo kanyaiset komakin gei bik ab koraa anan ko en kasarwek Chemiten mianwek mi kokararan en olan miten bik cheinyoe mianwagik chuton en komasta neyeabu komiten kanyaik ab kipkaa chinyoe mianwek cheterter kanyai chuton ba kerchek chebo kibkaa kobaishen ngomnatet nywan ba kakutet akoba ketik ab tumin cheimuch kebaishen ennaet ab mianwagik cheterter akenge en mianwagik inyoe kanyaik ab kipkaa Kou chebo chererok ak konyae mianwagik alak Kou bik cheyame kelyek akotinye kerchen chechang koraa kot missing Noto kokikotaret Bik chamanyoru kerchek en sibitali ak chamatindoi mianwagik kwak

Olon kitesen tai boisienyon ne bo kabatisiet anan temisiet komiten karik chetoretech kisuldaen boisioniton koki temik miten mashinishek chekeyoen boisionik cheterter en mbarinikyok en kasarwek cheterter kou en kasarwek chekitemoten mbarenik komii mashinishek chetorete ketem mbarenik choton ko cheu terekta en boisiet ne bo terekta konyolu keker kele kokirip mokomboik cheboisien terekta kotem mbar, ko en kasarwek chebo kebit minutik komiten mashinishek chekebiten mbarenik che alak ii ko bomishek chekisiache anan ko alak kora kocheboisien kipnotet ne bo mwanik keboisien kora kebishen ak mashinishek alak ko cheu chepo keetab tuka.

Asi kisuldaen boisinyon nebo kabatisiet ko miten mashinisiek Che toretech en mbarenikyok Che choton kou terekta ak mashinisiek alak Cheu mokombet nebo eik olon ki boisien mashinisiek chuto komiten kewelinwek Che echen Che kenyoru temik ange boisien ii mashinisiechuto agenge ko miten barak alyenywa ak boisiet kora nebo ripset ko miten barak alak en mashinisiechu ko boisien mwanik chechang kot mising ako miten barak alyet ab mwanik ne anan koyoech komakimuch keal ak koyoe kotelel boisiet alak en mashinisiek ko en abakora komuch koyachekitun ak yoe noton ko telel boisiet kewelutiet age ko anan komami chito ne ingen kokweri

En kasarwek Che kimiten en nguni ko kobit mianwogik Che terter kosubge ak Ole kisoptoi mianwek ko ireu tuguk Che terter ak Ole kiteptoi en sobenyon en nguni bik oleo Che kagooosekitun ko tindoi miando nebo rwaetab korotik ak kiger en sipitalisiek kele bo komonut komiten mashinit nekebimonen rwaetab korotik nyolu keger kele kakibiman chito kit neu rwaenyin nebo korotik asi kenai Ole kitoretitoi inendet ak kemwachi Ole nyolu ko sopto ak kostoenge komat koyai tuguk achon Che toreti koger kole marwai mising korotik en bortanyin kararan olon miten komie rwaetab korotik

En koaorwek chekimiten inguni ko kikondo missing boisiet ab moshinisiek en mbarenik, boisien kobotik moshinisiek kominsen ak kora kotemisien ak kora kogesen minutikwak, kikowal en ortinwek chechang moshinisiek boisiet nebo minset ak nebo kobuut minutik, miten moshinisiek chekeboisien keminen minutik chechoton koimuch keminen mbarenik cheechen cheu nganuk, komiten moshinisiek chemine minutik cheu chuton ak kora keboisien moshinisiek kegesen anan kebuten minutik cheu nganuchuton, komiten moshinit nekegesen nganuk, komiten kora moshinit nekebolunen tuguk cheu biasinik.

En boisiet ne bo baetab kiagik komiten tuguk chetoret kisuldaen boisionito keker kele kakibai kiagik en oret nekararan ,miten amitwokik chenyolu kechopchin kiagikyok ako maimukokse noton ango momiten karik chekeboisien kechopchinen kiagik amitwokichhoton asikobit kechopchi kiagik amitwokichoton komiten mashuinishek chetoretech en boisioni akenge komiten mashinishek nekeng'ochinen kiagik mobek anan ko marurek ak keng'oen suswek mashinishechuton kotoretech kechpchinen kiagik amitwokik, ak komiten kora tukuk chekeboen kiagik chechoto ko moingonik yongokechop amitwokik kindechin moingonik.

Olan asuldaen poishenyun nepo keet ao cheko en korenyun ko kararan mashinishechu amun tareta asuldaen poishet ne kararan. En kenyun kosupgei ak mashinishechutok i, agere ale kararan kot missing' poishet ne yae mashinishechu amun taretan ayai poishet neoo eng' kasarta ne kitikin. Olan agee tuga che chang', kotareta mashinishechu achataen poishet. Ako taretan kora aker ale kaikesken cheko en tuga asikopit ko ma inamda miando chepo kinaik yan kang'etune cheko, cheu miondo nepo mastitis. Kararan ngkepaishen mashinishek kora maun tililen, mau ya kikee keut amu imuch kinamda heko simdo.

En boisiet nebo minset nebo minutik ko miten tuguk Che toretech koger kole kakisuldaen komie boisinito choton ko mashinisiek Che toretech en mbarenikyok agenge en mashinisiek ko cheu terekta alak ko bomisiek Che kiboisien kebisyen ak alak ko mashinisiek Che keboisien kekesisien motese mashinit Ole rurtoi minutik ako toreti Kityo mashinisiek koger kole kakiyaen boisiet nebo kabatisiet komie kou mashinisiek chebo terekta ko toretech Kityo kochokyi boisiet mising ko neu nebo kabatisiet nebo mbarenik ko cheu bomisiek kora kotoretech en kasarta ne kibite minutik ako motese rurutik

En Sabet ab chi tugul en emet Nebo Kenya komiten Baishonik chemakingei inendet ako kamanut Che alak ko chebo kanyaiset alak Kou chebo somanet ak Baishonik alak cheu choton olon kisuldoo Baishonik chiton

En kasarta ne kimiten emoni miando nekikorom mising nebo covid 19 ko kimiten ortinwek Che kikoinde serkali ak mornet nebo kanyoiset asi koker kole kaibur bik en chamet ab ge kimakonyolu komanda bik ak kimakonyolu kora kokatge choton ko arorutik Che kikisibi en kasarwechoto ak olon mioni soiti chito ko miten nambetab chokyinet nekikibirchin asikobit toretet nebo kanyoiset chito ne mioni en betusiechoto ko kiyai boisiet nekaran bik Che kigotoi toretet nebo chokyinet Che alak ko ki toretik ab bikap tililindo en emet nebo Kenya kitoret bik kot mising Che ki kanyor nyasutikab mianwek

Olon isuldoen boisienywan bik ii Che igoitoi boisiet ab chokyinet ko miten koimutik Che nyoru icheget ii mising ko en komoswek ab resop agenge en kaimutik Che Imuch kobune icheget ko loindap emet ne bendi icheget kokoitoen toretet alak ko kaimutik cheu chebo ortinwek chebune icheget ak kora tuguk Che boisien kotoretisie anan sait age ko matindoi karik Che kiamakyinige Che kotoretisien ak yae noton konde Ole ngoi sobonwek noton ki kaimutyet neo mising en boisienywa nebo kotoret bik en nyosutik chon konyor koimutyet age ko cheu chebo rabisiek Che boisien

En kosorwek chekimiten nguni komiten ortinwek cheboishen chii agetugul koker kole miten en chamet ap kee ako riipot en oleimiten miten anyun kelchinoik chebitu angeboishe pongonutik ap simoit en ribet ap kee simoit en betushek chu ko kiit nebo komonut ak koboishen biik eloo komwoitoen koimutik chebune icheket angotkomiten chito en weindo anan kokakinam chorik koimuch koboishen simoit kobirto konyekekoch toretet noton koiboru kele kararan boishet ap simoit en ribet ap kee ak kora miten tukuk chetindoi simoit chetoreti kenai ole miten chii ko choton ko akenge eng ortinwek cheripenkei

En emetab Kenya komiten bik Che yosen Che choton ko chebyosok ak boisyek miten kotuyosyek Che terter Che ki kechob asi kobit kotoret bik cheu chuton agenge en kotuyosiechuto ko nebo inua jamii ne noton ko kitou kwondo netai nebo kandoindet ab emet asikobit koger kole kotoret bik Che yosen en kokwatinwek boisionik Che yae kotuyonito bo inua jamii ko koger kole mengisie bik Che yosen en sobet ne kararan ki ki kotoret inua jamii kogochi bik Che yosen tuguk Che boisien icheget en korikwak cheu amitwogik ak kalagutik Che boisye bichuto ak kora ki kotoret en ngalekab kanyoiset

En kasarwek Che kimiten en nguni ko ki kondo boisiet ab moswoknatet en tuguk Che terter en nguni ko miten boisionik Che isuldoen moswoknatet ab kasari agenge en choto ko chebo tililindo kikoker boisionik ab moswoknatet kole nyolu kosuldaen boisinikyik chebo ribet ab tililindo moswoknatet ko tindoi kanetisiet ab bikap boror akobo Ole nyolu koripto tililindo komiten betusiek Che kechobe keker kele kakisuldaen tililindo en emet moswoknatet ko igoitoi konetisiet mising ko en komoswek chebo resop Ole ineti bik Ole nyolu ko sopto ako korib tililindo

En sobenyon nebo atkan tugul ko miten boisionik chebo komonut Che kemokyinige asi keker kele kokisob sobet nekararan agenge choton ko chebo kerutechi ketesiet nebo kanyaiset anan sipitalisiek olon kokirutechi komiten katit nekekonech ne noton katini keboisien kesirchi tuguk anan kenai kele ketindoi miondo ainon katini kesirchin ii kainet ab chito ak keboisien en kasarta non kerutechi sipitali en besio koboisien takitariek asi konai kole miando ainon ne kitam itindoi ak kotoret noton konai kerichek Che konin bo komonut katini ako nyolu kerib

En kerenyun ayani ale ichuchuchi nyernyeretab rabisiek angeboisien oret ab soet kenyor boisinik ako miten amuneisiek Che Yoon Ayan ale ichuchuchi nyernyeretab rabisiek ange boisien oret nebo soet olon kiboisien soet komiten ngwony alyet nebo rabisiek kot mising kosir olon kakiba en koi chito agenge en ortinwek Che kere kole kaichuchuch ii rabisiek ko boisionik Che Chang kasari kemwoen soet ak konyorchigei bik ii ripotisiek tugul en soet kou oleu emet en nguni ko boisinik oleo ko kinde soet oloon kakibarasta boisionik Chebo kasisyek en serkali kemwoen simoit ako toreti noton koityi bik oleo en kenya

En komaswek che oo maat anan komaswek che purgei. Ko miten tiang'ik che miten komaswechoton che ireu mindo nepo Malaria. Tiang'chuton ireu miondo nepo Malaria kekuren mbu. Angosus chi mbu komiten kaparunoik che tagu en chito, kase chito koo maat en porto matiny ko kaitit. Ngowa chito pii kor a ko kase kole kaitit angot ngomitrn ko, ko ksse kora kole kaitit. Noton ko agenge en kaparunoik chepo mindoap Malaria. Kuren piik alak mindo nepo eset. Kaparunoik alak ko ing'ung'u chito olan tindai miondo nepo Malaria anan ko eset. Miten tuguk cheipu miani, angomakipaishe nentut ketuchen gee kinamdaige miani.

Boisinikab ab soet en abakora komiten boisionik Che tinye bik Che yoosen ak bik Che Solomonik miten bik Che ngalale magutik ab bik cheu chu en abakora bik Che Solomonik komiten tuguk Che kigochin icheget asikobit kotoret koboisien kou en bik chon mobendate kigochin tuguk Che toreti kobunot ko en bik Che yosen ketoreti kigochi kora tuguk Che boisien en yosindanywa agenge en tuguk Che kigochin ii bik Che yosen ko tuguk cheu amitwogik ak kalagutik ak keger kora kele mengisie bichu en korik Che kororon ko choton ko agenge en boisionik Che ki tesentai en soet

En kokwotinwekyok ak emetab kenya komiten kandoik cheindoiwech missing ko en msikitisiek chechoton kekuren sheikhs, isuldoen sheikhs boisionik cheterter en komoswek chemiten bichoton chebo islamiek anan cheote kamuktaindenywan en msikitit akenge en boisionik cheisuldoen sheikhs ko ratishochin anan kotunishechin biik chon moche kotoi sobet ak koamndoi logoiwek koamndechin biik en komoswek cheterter ,boisietab sheikhs kora kokoberur biik akenge en sheikhs cheongen komiten nebo musikitit ne ayobu nekekuren Abubhakar bini, ak miten sheikhs ake nekekuren mohammed ak nekikuren Abdhala .

En betusiechu kimiten inguni ko kikondo missing boisietab tuguk chebo soet ii kosipke ak oleu emet kikondo boisionikab soet en sigulisiek boisien konetik komoswek chebo soet konete lakokwak asikopit koker kole kanyor kakuiyet komie ak en kerunyun akere ale kikotoret en oret age soet koker kole kayai komie lakok, ak en oret age kora ko kikoyai lakok kobutyo en sugulisiek missing ko olon yoe icheket tiemutikab boror, amun boisien soet en oret neya kochengen icheket tiemutikwak, kikotoret soet kora kobutyo lakok amun makosomondos icheket missing ak kikobekechi boisionikab soet cheyoe kobutyo icheket en sigulisiek.

En kasarwek Che kimiten en nguni ko kobit mianwogik Che terter kosubge ak Ole kisoptoi mianwek ko ireu tuguk Che terter ak Ole kiteptoi en sobenyon en nguni bik oleo Che kagooosekitun ko tindoi miando nebo rwaetab korotik ak kiger en sipitalisiek kele bo komonut komiten mashinit nekebimonen rwaetab korotik nyolu keger kele kakibiman chito kit neu rwaenyin nebo korotik asi kenai Ole kitoretitoi inendet ak kemwachi Ole nyolu ko sopto ak kostoenge komat koyai tuguk achon Che toreti koger kole marwai mising korotik en bortanyin kararan olon miten komie rwaetab korotik

En emetab kenya komiten kipsomaninik cheterter cheyobu korik cheterter, miten kipsomaninik cheyobu korik chepo biik chemiten ngweny sobet ii, akomiten kora kipsomaninik cheyobu korik cheimuche ge, asikeker kele kokitoret kipsomaninik chuton konyor somanet nekergee komiten tuguk chenyolu kosuldaen serikal akenge en choton kokoker kole kokilipanji lakok chemoimucheke somanet anan ketoo somanet nebo buch en sikulisiek chepo emoni sikotoret lakok noton, kora kokeker kele kakinet lakok tukuk chekerge chemiten komoswek cheterter en emoni bo kenya kotoreti noton lakok koker kole kony.

En emet nebo kenya kotokimiten ngweny boisionik chebo keker kele kanyor boisionik lakok alan biik kipsomaninik chekikowong somanenywan, nyolu koker serikalisiek tuwan chebo emetab kenya ,koker kole koboryen rorunetab boisiet en emetab kenya, en korenyon akere ale tomo koborien serikali rorunetab boisiet ,chang missing neranik chetomo konyor boisiet, ako kikotar icheket somanenywan, ko kikoim neranik eleo ak kikoyai koyai neranik boisionik chemonyolu che choton ko cheu chorset, neranik eleo ko kikochutyi kora ng'alek chebo boisiet nebo kerichek cheibu bokitet kosipke akoimutik chekikoip ii rorunetab boisionik en emet.

En emetab kenya komiten biik cheterter anan cheterter kamukenywan nebo rapisiek, miten biik chemiten parak oleyoito boisionikwak anan chetoche rapisiek en kila arawa asikomi chetoche rapisiek kobaten chengering, akomiten alak chemoimucheke chemotoche kii en kila arawa, miten boisionik chekikotoret biik chemoimucheke che akenge ko kibaruaisiek chon sire biik, biik cheu chuton chemomucheke kokoikoi angochengat koyaat kibaruasiek chekisire en mbarenik asikobit ii konyorchike chepkondok chetoretenge, kobiik alak chetoche rapisiek cheng'ering kokikotoi boisionik chetoretengei cheu mung'arosiek chemengechen ak alak kosuldoen boisiet nebo temisiet kotoreti noton biik cheuchu.

En emetab kenya komiten boisionik chetesen tai kabilosiek cheterter, kou bororiet ne po masaek kotokusuldoen yatitaetab tibik boisiet ne bo keyatita tibik komakararan ako kikoesio serikali ak katuiyosiek chepo kanisosiek choton anan tukuk cheyoe keesio yatitaetab tibik ko en kasorwek chekikiyotito tibik ii ko kiisere icheket korotik chechang akomuch kora kongem komoswek chebo sikisiet en borwekwak ako kiibe kasarta nekoi asikobit kosopcho icheket yatitaetab tibik kong'eme olesoptoi tibik en sobenywan ak kora makararan yatitaetab tibik amun kiitilonen icheket somanet asikobit kitun koto komengech.

Emetab kenya kotokobune uinwek chechang missing en siretab boisionik en neranik ak biik chemokyingee boisionik, miten ortinwek cheimuch keboisien keker kele kakibos rorunetab boisionik en emet miten ii katuiyosiek chemengechen en kokwet chekikoyai boisionik che echen cheimuch kotoret neranik chemotindoo boisionik, katuiyosiechuton koimuch kochengyi neranik boisionik en komoswek cheterter en emetab kenya ak emotinywek kora chepo sang katuiyosiek chemengechen en kokwet kotoreti kora kokochi somanet neranik cheto komoche kotes somanet ak kora kokochi icheket ii tukuk chemokyinge en somanenywan alan kokoi kora ng'omnotet nekimokyinge asikobit kosuldaen mung'arosiekwak.

Olon miten ketitab sitimet ne kail en oret ko miten Che keboisien kenyor afisaek anan choton bik Che boisye en KPLC amun nyolu konyo koisto ketoton asi mainde Ole ngoi sobonwekab lagok ak bik Che echen amun sitimet ko kit ne korom kot mising ak ko imuche koumisan bik Anan kogochi bik kobun kewelutik anan sait age kora ko Imuch kobar bik

Kou oleu emet en nguni komiten tetutik Che kikoib serkali anan ko bikap kokwatinwek asikobit koger kole komengis icheget en kalyet komie en kokwet miten kelchinoik Che bitu olon kokituyo emet kominginit toreti noton en atebetap kokwet en ngalek cheu chebo kerib kalyet amun mengisie komie bik Che koirurukok ako Imuch koribge komie amun mi en changindo angerurukok kora en kokwet nemingin konyoru boisionik tugul Che kororon Che Imuch komakyinge Chebo kamanut cheu bekap serkali ak ortinwek ak boisionik alak Cheu sitimok koityin amun mabarait emet nyoru tuguchoto kororon ak koyookse boisiet amun koirurukok

En kokwatinwekyok komiten biik chebendi kanisa ak komiten chemobendii kikotoret kandoikab kanisosiek koker kole koituiyo kokwotinwek akomiten boisionik chekiyai asikosulda noton kiinam kandoikab kanisa koker kole kaamndechi biik korong ng'oliot, yeitia kotoi kokochi icheket ii toretet akocher kopaa kanisosiek olan kayai kounitet kandoikab kanisa kotoreti komut biik chetomo kosik ak bwone biik kanisa amun ingen kole nyorunen toretet yoton kandoikab kanisa kokikyai kora korutechinot biik chetomo kosik konoto ko oret akenge nekikotuiyen kokwotinwek ako kochin toretoshek olon miten biikab kokwet en uinwek.

Eng kasorwek che kimiten nguni komiten koimutik cheechen cheke pourionchin en emet nebo Kenya koimutik chuton ko ter ter en komoswek chebo emet nebo Kenya koimutiet neo ko nebo aliet nebo sobet nemiten Barak ne kikoim biik oleo eng emet ap Kenya biik oleo konyoru uinwek olon nyorchingei tukuk che toreten gei cheu oliet nebo mwanik ak sukarok ak makatiat kora komiten barak choton ko akenge eng koimutik chebune meng'ik ap emet ap Kenya ko en komoswek alak komiten biik chebune uinwek chebo rorunet ap kaliet mi komoswek chemamiten kaliet ak komoswek alak ko konyor kaimutik chebo imaranet amun en robok chekokoechekitun konekit

En betushek chukimiten ko chamdayat kotoret kompunishek somanet kerge nko kompunishek ot chemotinyegee ak ngalekab somanet. Kompunit neu safaricom ko imuch kotoret tesetab tai nebo somanet en kokwet, imuch koyai boishonik chebo kosomesan lokok anan ko imuch koraa kotech sukulishek chesomonen lokok ak koraa anan ko imuch kwolji sukulishek kitabushek chekisomonen anan ko tukuk che urerenen lokok cheu imbirok. Imuch koraa kosuldae boishoni alak cheu chebo kochobji lokok kiwanchet neurerenen.